Haha nĩ airĩtu erĩ mathiĩte gwikenia, kũu park-inĩ ya nyamũ kũrĩa marahũra mbica, ũyũ mũrũthi wũikarĩte, nĩgetha mahotage kũririkana mũthenya ũrĩa marĩ hamwe kana mũthenya ũrĩa mathiĩte kũu park-inĩ ya nyamũ.

Haha nĩ mwarimũ, arathomithia arutwo ake ũhoro wa kompiuta. No akorwo akĩmathomithia maũndũ matiganĩte ma kompiuta. Wa mbere, no akorwo akĩmathomithia kũhũthĩra kompiuta, wa kerĩ no no akorwo akĩmathomithia ũhoro wa computer packages, wa gatatũ, no akorwo akĩmathomithia ũhoro wa gũthondeka app, gũthondeka website, na wa gatatũ, nĩ atĩ no akorwo akĩmonia maũndũ merũ ma tekinoronjĩ, marĩa mokĩte.

Haha haronekana ta harĩ na gũkenerera kana mũthenya wa gũkenerera kĩndũ, harĩa mũthuri ũyũ anyitĩte maiki aratarĩria kĩndũ akĩheanaga mbeca kũrĩ mũndũ.

Gũkũ nĩ thibitarĩ-inĩ ũyũ, mũtumia wĩkĩrĩte nguo ya purple agĩa mwana na nĩ hĩndĩ arabundithia ũrĩa mwana ongithagio nĩ nathi na ndagĩtarĩ akĩroraga mwana ũyũ kana ena gathĩna o gothe.